Tije ni, tij loso od gwen ni nigi nengo ahinya nikech bende okonyo sama kata olith moro dwa mako gweno, koro ing'eni olith dak mak, kata jakuo biro kwalo, jakuogno nyalo neno aneno gwen go to dak okwal nikech kanyo oluor maber gi waya moro

Ber mayudo kuom pidho dhiang' en ni ayudo chak maber kendo kaaseyudo chak to aterogi ekuonde ma opogore opogore to aloso godo pesa maber to kendo sama kataduaro pesa to ayalo kawo dhiang' achiel kata dhok moko ariyo to auso dhiang' to ayudo pesa.

Gima nyaka ibedgo mokuongo en ni nyaka ibed gi overal, overal inyalo nyiew e chiro kata kumoro amora minyalo yudo. Mar ariyo bende nyaka ibed gi gloves to ok gloves machal achala kama kama ,en gloves minya tiyo go e timo, minya tiyo godo, be nyaka ibed gi mashin

Gini kidwaloso e aluora wa nyaka ibedgi puodho moro ma ipidhogi gin kendgi nikech okdwa ni iriwo gi gi gikmoko kendo, to be gi nya miyi pesa nikech jokmoko tiyo go e timo ohala e chiro kata jomoko tero e pinje ma oko to yudo pesa.

Chiemo ma omuogo ni ka adwa lose kasegole e puodho to amoye week achiel, kasemoye e week achiel gi chieng maber, tariwo oduma takete bel. Bang'e to kendo adhi tarege, kaserege to koro otedo kuon maber

Tijni kadwa puonjo ngato tanyise ni nyaka onyiew crate ma opogore opogore ka mae mondo konyo sama kata idwa chako ohala ni bedo mayot to kendo jii mabiro rango kaka itimo gini bende ijiwo gi nikech jii matin ema timoga ohala ni

Ahero kit pilipili maber nikech pilipili kata kikite omena, mikete kata e ringo to ringo bedo mamit ,kata nitie jok ma bende ok ohero pilipili lakini an anto ahere nikech bende ich kach okonyo mondo otiek ich kach

Gima awinjo ga ni timre ne jii en ni ng'ato nyalo kuogo chak e gima ochiedo, koro gini miyo i ng'ato kaye samoro kata chagni bende ok ler, ok ochune koro miyo ng'ato iye kaye

Gima biro e pacha kaneno gima kamae en ni onya konyo gi, okonyo rombo mondo kik hinyre sama owuotho to kendo rombo nyalo, kitimo ne gini pile ka pile nyalo konyo ahinya e weche ma opogore opogore

Kik man kod nengo kae manya neno en pili pili kendo cucumber mabende aneno ka giketo kae, karode mabende nikae, dwaro nengo .Gima aneno kae en nyanya bende, nyanya bende dwaro pesa koreka inyiew kata bende kitungu maneno kae

Gini kadwa toyo kode, ochalo boche, boche mag ringo. Kadwa tiyo kode en ni sama aonge moo kata itedo alot to en ma atiyo kode nikech en gi mo mangeny to kendo moreno konyo ga jii maonge moo e dendgi mondo oyud moo

Jii maneno ga, timoga, kaw ga gini to rego, jok moko bende tiyo kode ka en kamae. Koro ingeni depend gi kuma idhiye, ka idhie kuma ng'ato tiyo godo, onge tiyo kode to utiyo mana kode e weche ma opogore

Gima timore kae en gima bende aah timo mana seche mokalo. En ni ikao yadh mabera to kisekao to ichwako kichwako gini to nyalo konyi to mond iyi kik kai, ingeni en yath, pigeno kimadho to konyo e ngimani ahinya

Gima biro e pacha kaeno gima kamae en ni jochon ne tiyo ga gi gimoro kaka mae e pesa kata gimoro kaka mae en ni jomoko tiyo ga godo e tede, ng'ato kawe to luoke maber to bang' luoke to okete e pan tochiele maber tonya chamo godo kata kuon

Gima anya lero ni timore kae aneno ni mae en chiemb dhiang to chiemb diang ni orege gi mashin koro gini miyo dhiang chamo chiemo maber to kendo chiemo maler madak hiny dhoge. Bang' cham chiemo ni to kendo dhiang golo chak maber to bende obet machwe ma inyal kata yange

Gik ma asewinjo ma osetimore kae en ni jok moko kaw ga gik kaka mae to wite taka taka kosewite taka taka to ok gigol kata taka taka no e iye kanyo. Jok moko bende ka oseneko to kao jii to umo e iye kanyo to ok gigol gi

Gima nyaka obed go sama itiyo tijn en ni en yadhe ,yath nyaka ibedgo madongo dongo minyalo loso godo makaa. Kendo nyaka ibed ready gi gunde madongo dongo gi thol mibiro tweyo go. Kendo nyaka ibed ngama nya, nigi teko nya tingo makaa ter kumor ma kastoma dwaro

Gima biro e pacha kaneno tijni en ni abend endalo moko natiyo ga gi gini e rego,e susuo oduma. Gini kata ka in gi gunde maok osus makata apar kata apar gariyo to orego piyo piyo bang' seche matin to isetieko in koro imoyo ga mana oduma

An, an kaka natiyo kod gini en ni natedo gima kamae. Nakawe maber kaseluoke to agolo chilo man iye, bang' golo chilo man iye to akete e sufria, to aketo moo tachiele to achamo kode kuon

Gima biro e pacha kaneno gini en ni ndalo moko nakaw nas marego ma aloso godo mchele. Bende ndalo moko nakao nas marego maloso godo dengu. Gini inya loso godo kata moo ma itiyo godo chiedo

An agombo agomba ni koro okel gas magolo mach gi pii itiyo kod pii golo mach kaka bende jok moko tiyo ga kod pii, kod mach ,kod pii golo stima

Gima anya fenyo man kod nengo kae gin maupe ma opogore opogore ma ngani oketo kae. Gima nya konyo ngani olos ohala en maupe, ingeni kipidho maua mopogore, ng'ato moro nyalo dwaro kendo mopogore gi mokuongo ma ngacha ne dwaro

Gima timore kae en ni ngato okao green house kata jomoko luong'eni white house to opithee oduma ang'e ni kae kap kaneno gini to ma chal aduma to kendo ochal mchele

Gima timore kae, aneno mama moro gi dichuo moro, gitingo crate moro to crate magitingo ni chal motingo chiemo makoro gitero e chiro bang' pitho kuom ndalo moko matin mokalo. Koro gitero chiemo ni e chiro

Tich mar pidho nduma ni kadwa puonjo ng'ato tanyise ni nyaka obed gi puodho mani but aora nikech nduma dwaro ga pii maber sama olony kendo sama ipidho nduma ni nyaka ibed ni ing'eyo, ing'eyo kaka ipidhe

Kadwa timo tijni en nyaka bedni koth chwe e aluora wa maber makata sama apidho gi to gitwi atwiya maber maonge gima kethogi. Kendo tuoche nyaka bedni ati aketo negi yath mamiyo ok gi

Gima aneno katimore kae en ni ng'ato okao polythene marateng to oketo kanyo, chal ni oketo nursery moro kanyo kata okao loo tosoye iye kanyo koro orito mondo okuog. Bang'e tokoro otiyo godo e pitho

Gima aneno matimore kae en aneno ni lwangni biro to lokore kudni koselokore kudni to kendo oduogo olokore kudni koro madongo dongo ma samoro kata gweno nyalo chamo

Gima timore kae, aneno ka mine okao oduma. Koro gichungo oduma. Angéyo ni bang' chungo oduma gi to koro gidhi kawo to gitero e chiro, to giloso, bang' keto oduma gi kae, koro gibro tero e chiro, to giuso, to giloso pesa maber.

Gini konyo aluorawa nikech bende en kod nengo, samoro koth ochue to loo pek koro ing'eni tiyo gi kwer bende bedo matek matin, koro gini konyo puro samoro bende onyaga konyo pitho.

Gini mondo kik kethre nyak akete e gimoro miluongo ni greehouse kata whitehouse. Greenhouse kata whitehouse konyo to otwii maber to kendo ok okethre makata ka odwa kethore to ikete e yath to yath konyo

gim anikod nengo kae en kabich, kabich niga ngi nengo ahinya nikech omit. Gimar ariyo en spinach, spinach bende ochal skuma, omit. Mar adek en otungu, otungu ni bende inya pidhe to iyudo pesa gi nyanya gi kitungu bende

Gini kidwa loso e aluora wa nyaka ibedni in gi gimoro miluongo ni greenhouse kata whitehouse to bende nyaka ibed ngama onge rito kitungu maber ma kitungu lony to bet ma e kare

Jok mokokaw ga teande ma jii oweye samoro e ndara kata nyithindo ohero tugo go to gikao taende go ka gisekao taende go too giloso maber, giloso godo nursery ma giketo e alot skuma kata boo, kata mto

An ahero tijni kabisa nikech okonyo mondo kik kel tich mangeny kaka idhi e puodho ahinya .Okonyo akonya i sama koro idwa waro alot to ngato biro abira

Nahero tijni kabisa nikech sama irito rombo, rombo nyalo nyuol, ka rombo onyuol tingeni kendo mano idhi yudo pesa. Kendo robo gi kata ka gisebet madongo to iya kawgi to iuso gi to iloso pesa maber